Ingĩmũhũrĩra thimũ ndĩmũgeithie na ndĩmwĩre marĩtwa makwa, njoke ndĩmwĩre gĩtũmi gĩakwa gĩa kũhũra thimũ na my expectations kuma kũrĩ we. Ingĩmũtarĩria ũrĩa ndakorirwo ngĩrĩha tigiti wa kĩgomano ndĩhokete gũkanathiĩ, na njoke ndĩmwĩre nĩndĩronire nĩgĩkanjĩtwo kuoguo ndikahota gũthiĩ kana kuoguo gũtirĩ na ũhotekekeku wa gũthiĩ kĩgomano kĩu, njoke ndĩmũtarĩrie details ciakwa ciothe cia kũrĩha rĩtwa rĩrĩa rĩa rĩhire kana my Mpesa details kana bank details, thutha wa kũmũtarĩria ũguo ndĩmũrie kana no njokerio mbeca icio, na angĩkorwo kũrĩ na ũhotekekeku wa gũcokerio ndĩmwĩre nĩ thengiũ na bado akorwo kĩgongona kĩu gĩtirarĩ gĩa gũcokerio mbeca kana mũcemanio ũcio ndũrarĩ wa gũcokerio mbeca bado njuge no thengiũ.

Wambere ingĩra mũndũ akorwo eharĩirie kĩmũhuko kana kĩmbeca, arabu akorwo ena handũ ha gwaka nyũmba nene na njiganĩru ya kũrerera ngũkũ ciake, ana oho akorwo ethete thoko ya kwendagia ngũkũ ciake kana yani matumbĩ macio akorwo kũringana na ngũkũ iria arenda kũiga akorwo nĩ cia matumbĩ kana nĩ cia nyama. Oho, ndĩmũbundithie ũhoro wa kũiga ngũkũ ciĩ theru kana kũciga in the right conditions nĩguo cikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na oho cikorwo cikĩruta produce njega, nĩ tondũ rĩrĩa ngũkũ ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ kana nĩiraikara nyũmba ĩrĩ na rĩera rĩega na ti hehu, na oho nĩirakorwo ikĩrĩa irio njega na njiganĩru na ikagũrĩrwo ndawa rĩrĩa ciĩ ndwaru kana preventive medicines kana ndawa iria cingĩkorwo ciĩ cia kũgirĩrĩria mĩrimũ yothe ya ngũkũ nĩigũkorwo ikĩhota kũruta nyama kana matumbĩ mega.

Haha ũndũ ũyũ ũrĩa nĩ ũrĩmi wa mbũri nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩtondũ mbũri nĩikoragwo ciĩna kĩguni mũno kũrĩ andũ. Wa mbere nĩĩkoragwo ĩkĩheana iria, kwĩ andũ makoragwo makĩrĩma mbũri kwa wĩingĩ na magakorwo magĩciendia kana makĩendia iria rĩacio kũrĩ andũ, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩmateithia tondũ nĩmagĩaga mbeca. Oho mbũri nĩikoragwo cikĩendio ciĩ cia nyama kana o rĩrĩa mũndũ arĩithĩtie mbũri nyingĩ agakorwo akĩendia tu kũrĩ andũ angĩ, arĩa marakorwo makĩnenda gũcirĩithia, na oho mbũri nĩikoragwo cikĩhũthĩka thĩiniĩ wa traditional ceremonies ta rũracio kuoguo ũrĩmi wa mbũri nĩũkoragwo ũkĩguna andũ na njĩra ta ĩyo tondũ nĩikoragwo cigĩthiĩ gũthĩjwo igongona-inĩ ta rĩu. Na, oho nĩikoragwo ikĩhena thumu, ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩka gũkũria irio kũrĩ arĩmi na ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata nĩ tondũ rĩrĩa irio iraheo thumu nĩikoragwo cigĩkũra na njĩra njega.